Oree esampol ee ntulugumi nekiimpim naa enoo ntare arashu aa enoo noishu arashu enoo likunkuni kepu ake ilaramatak newor boo oo ntare arashu enoo nkishu ashuu enoo lukunkuni neworu ilo shala lenye nepuo abukoki olchampa oree ake pee ebukokini olchampa nei koroga teneboo weina terit Ina terit olchampa neishori enkiti rishata kidogo natumoki alepunye fertility arashu metisidana olchampa aitoki ailepu naa keisidai tenkaraki keilepunye lelo matunta nayii louni intokiting' akee iye nauni twine wei entoki ake iye nauni teilo shampa kesidai amu keilepunye oleng' neeku ninche ake naa keitoki sii dii aitasidan tenkaraki ore peepiki nayii ilo shampa neuni intokiting' nenaa lelo matunta ashuu ake iye entoki pooki nauni tookolong'i ake iye tewiki nabo naa keilepunye mazao naa keitisidan sii kepona rinayii mazao aiteru tee nabayieki apa amu kesidanu naa olchampa kesidanu ninye osunyai leilo shampa arashu enterit eilo shapa naa keilepunye Nena tokiting' oleng' naa keilepia siii metaa kesidai tenetunoki iltung'anak ainosa teneidim naji keidim iltung'anak ainosa intokiting' esidai Ashe oleng'.

Wore tenetii osirua inkisujakinot naa wore sukukuu naidim ataa naa kiidim ataa nai osirua lemuratare, osirua le graduation, osirua le olikae akeyie sirua pookin, naa lemuratare le sukuu sirua lemuratare sirua lenchipae ake duo, sirua le graduation, sirua le kiama, sirua le keeya, lelo siruai naa kiidim ataa ninche. Nitoki sii dii aaku, wore program nasuji, naa kesuji duo oshiake program metaa kesujari entoki pee merikinisho kulie tokitin. Ebaiki neetae iltunganak duo ooji pee ishori, ebaiki neetae iltunganak duo ooji pee etumokini aatusujai protocols pookin naidimayu nesuji, nishori iltunganak liniang, nengasi aomon, nishori sininye orpasitae miobiri, nitokini sii naaji ake aisho duo oltungani duo olopeny emasho, nitoki alimu duo iltunganak lenyanak nai, nelimu iltunganak lenyanak, nishoosho dii inye nai miroro, aatejo maanabo, nelimu duo enkipirta nai losirua, nisherekeyai nai ivo nitokini sii dii aisho naaji oltungani duo lilo sirua nai. Enaa naai matejo naji ole graduation nai, nishori ilo tungani miroro, nishori ile tungani nai inkishoorot naaduo naidimai nai neekaki, nishori nai entoki naijo iropiyani, entoki naijo inkishu, inkulie tokitin duo moj naidimai neakini, Ashe oleng'.

Ore enyamalitin naidim meyima irmalimuni loo loingange naa kidimayu naaji nelo neeku meetae nkompitani ashu enyiala Nena nkompitani penyo naidimayu sii nimin network penyo neeku kinyialaki naa amu mitoki naa aiwasiliana oltung'ani logira aifunza nelo naaji metaa meetae sitima naa keeku naa meeta enaiko tenebol nkompitani enye nitoki as lelo kasin aisuma Nena kera nitoki sii naaji alo metaa kejo mairorie naaduo kera metii ninche naaduo kera enkoitoi oloingange neeku kitoki ake ashukokino Nena kera aikilikuan ajoki malimu kainyio Ng'ole etaasa kaji Ng'ole entabaikia tene kaji Kingo pee kitumoki ainepu nkulie naa ore naaji enikoni naa kishaa pee eitisidani network oloingange metaa ketaa tenebaya metaa meeta oltung'ani lemeeta wifi enye meeta oltung'ani lemeeta bundles enyena nitoki aku keyieu nitobiri metaa mimin ositima oleng ashu esioki aliki Ajo kimin taa ositaa pee kias enkae rishata edimayu sii nepuonunui metaa keji mataas ena siai enkolog naidimayu netii ositima esidai